Eeh kaata mpalai e SHA naa ninye naa aloo nanu atumie biotisho. Kaki kore nukoo ltung'ani tunutum enya mpalai eloo naa aisabaki mtandao le SHA, tana sii eloo sipitalini sapuki niloo naa mikiparari file niloo naa aiim tunuo atum nia mpalai.

Meetai reteto naipirta elaata esipitalini too ltamoyiak lemeeta enkidimata to nkopang. Kore neikununo kore naa duake pee emoi ltung'ani lemeeta reteto nenyotoo naa ltung'ana aas muchangao neyaa mpisai netumi naa awataa lo ltung'ani sipitali

Kore neiko sipitalini pee ereet iltamoyiak metumo reteto elaata emoyiarritin naagol laare naijo doo kansa naa kopoo naa ninchee ajokii meshoomo airijista atee te mutandaoni tana sii nkampunini naishooya bima pootum naa bima amu bima naake naduup atalaa nenia mpisai.

kore duatai naa kenere neitasapuki nia nkisuma naishori nkerra esilan eipirta ishoi. Tanga'araki kenere naa neeta nkerra enia uweso pootum naa ninchee aiturudai lomoon lenchee.

Kore neiko ltung'anak to nkopang' pootum ilng'anako le ishoi, naa tenopoo na sipitali neleseaki naa ninchee ildaktarini neikunari naa nenia baaya. Kaki kore sii nyamali naimarita ntoiwuo teepirta enia baayi naa ana naa naaku etii ntoiwuo naajo meiyeu ninchee lomon loipirta ishoi olimun te sipitali keiyeu ake nees naa shaake neikunaa apake samburr.

Kore neikoni tenetaini ong'ash oipirita olng'anaiyo le ishoi naa teneotu naa sirikali ayeu ntomonok naaponu aleseaki nkulika teneboo sii olpayenii. Nepikii murrua seminani poo opoi naa ateng'en ninchee meipung'o long'ash otii atua ninye.

Kore neikoni teneteng'eni ntomonok meteiyelo ajo ncherre ene dupoto teneitanak nkerra metabaiki lapaitin ile, naa tanaaku naa kore poloo ntomononi kilinik ayaa nkerrai neliiki edoktari ajoki meuoru taa ena nkerrai lkinaa ena naa meitabaki llapatin ile.

Kore nkotoi sidai naiboorie damunot torrok arashu sii ing'olikinot torrok naa tenemoton naa ltung'ani apiik lolo omoon apeny' atua nkwee enye .Kaki noloo naake aliki lkulikai ltung'ana nijoo lchoretaa tana sii ltung'ana lo mareyie lenchee poo opoo naa aretu ninye tang'araki nia ing'olikinot naimaritaa.

Kore ninko tiniapare inyamalitin naijo doo nyamalitin e biotisho naa tininyototo na aloo sipitali niloo na mikitiliki lkitaarini file nikunaa tinitum biotisho teneboo sii o file naa ndaaki niloo ainos piitum na biotisho.

Kore ntoki nayau metomoo ltung'anak okotoo oolkiek oitemerisho, naa taneaku meeta naa lkijanani siatin naas amu kore paaku meeta siatin neas nenyooto naa ninchee ajing' atua lkiek otemerisho. Sopitali taa kitook e marlal naji rifaral ninye naa shaake naitibu ltung'ana oota enia moyarritin e okoto olkiek oitemerisho te nkopang.

Ore inkoitoi sidan naidim aimaa peetumi aiteng'ena iltung'anak tebiotisho oondamunot naa teninyiototoi naa aapik iltung'anak seminani orkijanani, iltung'anak kituaak onkera sii peepuo naa ninche aayiolou ajo enetipat eneeta oltung'ani biotisho oondamunot.

Koree pee iteng'eeni sukuulini biotisho e damunot, neebulu na nkeraa eeta lo lkwaak laaku keiyelo naa nkerrai aipirtai biotisho enye e damunot. Kaki nemepoo sii kenyaa ninchee atum naa nkolikinot e biotisho a damunot enaa taata naimaritaa lkijananii.

Kore neiko tenirrip koon te moyian e Covid-19, naa tinimiibung' naa nkuutuk, nkumeshini, teneboo sii o nkonyek. Niloo sii aaku eituk nkaaik to nkaare o sabuni tana sii niloo aitumia nkai ntoki najii sanitizer.

Kore moyianitin torrok oleng te nkopang naa kansa, presha, biotisho e olkunyaa teneboo sii o moyian naa e nkosheke. Naa tang'araki kegol naa tumotoo e biotisho enyee.

Kore nyamalitin nagira biotisho aimaa te murrua ang' naa teneboo onemetii ilkitarini sipitalini o nkai kaataa sii naaku metii ldewai sipitali kaki ketii lkitari naaku nenia taa nyamalitin naigira biotisho aimaa te murrua ang'.

Kore golikinot sapukin nagiraa ltung'ana aimaa peyie megira atum ebaare sidai naa ana naa nemeeta ltung'ana mpisai naalake sipitali. Neshomoo sii metaa mekore naa eas mbima e SHA laata o sipitalini.

Kore naidim sirkali ataasa peyie eibooyo moyarritin, naa teneyau naa eldewai naijo chaanjo le moyianitin naijo polio tana sii nkulika moyianitin naijo noo TB pootumi naa ashoo nkerra eton a nkutiti.

Kore enyamali sapuk too sipitalini tena rishata naa ana naa naaku meaas mtandao le SHA siaai na meduup naa ninchee atalaaki ltung'ani botisho. Kore sii nkai nyamali naaku meeti ldewai ootoshaa sipitalini nemeetii sii lkitarini ootosha.

Kore moyian sapuk naiyeloo naa COVID-19. Kore neikoni teneboori korana tana sii COVID-19 naa keituuk naa ltung'ani nkaik to nkaare oto sabuni tanaa sii eloo aitumia sanitizer.

Kore moyian sapuk natuum nkishu te nkopang naa nkai moyian naji mbenek. Kore neikoni teneboori moyian o mbenek naa meishori na nkishu apoo ainos enkujiit naati ng'eperi osupuuk tang'araki neitomoyian nia nkujitaa ninye.

Melelek tumotoo oorkiek loo moyiarritin anaa nesukari arashu presha too sipitani emurrua ang' ,kaki etum doo lolo lkiek tiniloo sipitali sapuk e maralal naji rifarol.

Koree neiko ill'angeni teneibooyo oltikana eishata nanotoki teina sipitali emurrua, naa noopo naa ninchee aaliki ltung'ana aajoki eeiwo nia moyian oltikana poopo naa ltung'ana eibooyo makeon nia moyian neisho sii leloo otomoita ldewai pootum naa aishuu.

Kore naa neiko laing'eni le biotisho teneretuu entomonok nanutaa o nenia natoishote naa kopoo naa ninchee aliki ndaaki naipoo ainos, enkatiti sii napoo aas o siai alo siai aduup nkito ataasa na kaloo meduup, teneboo naa onkatai sii naneree nepoonu metodol te sipitali.

Kore nkotoi naidim atusuuj pee etum nkerra pookin ebaare neisulaki nenia natii irpukeli, naa teneshetii naa sipitalini napiiki lkitarini nenia sipitalini naa nateshetaki te irpukeli pootum naa ninchee akuu ketaniiki lelo orere.

Kore neiko intoiwuo te murua ang peebik inkerra era biot tenewuonu moyiaritin, naa keya naa ninche sipitali, meishori ildawai, neya sii meteremi nkaikata chanjo, potum naa ninche atobik era biot oleng.

Kore lkuak eipirta ilng'anayok leishoi te murrua ang,' naa encheere kenyorr ltung'ana niyeu nkerra kumook alang tenewuen neaas nkai ntoki najii kupanga uzazi amu kedol enia najii kupanga uzazi ea dung'uto naduung'i nambarini e ltung'anak te murrua.

Koree nkoitoi naaiboorieki nkoitoi naalokunye esujitai te sipitali emurrua ang', naa kepoo naa ldakitarini asukutaa lorere meteiyelo naa ninchee ekoito sidaan neimaa pootum naa aaiboi nia nyamali. Koree sii dupoto enye naa tanaa naako koloo naa murrua atum biotisho nepoo sii aibooyo keaya.

Kore batisho nayau nkariak sapukin tolosho le Kenya naa kesapuk oleng. Naa tang'araki taa kepoo aibooyo biasharani pee measai nepoo sii aibooyo nkerra poo mopoo sukuuli teneboo sii ong'arin naeya ltamoyiak sipitali pee mebaaya.

Kore kiteng'ena e biotisho natii enia sipitali e murrua ang', naa teneboo o kiteng'ena e biotisho e nkuee, biotisho e nkosheke, biotisho e ishoo, biotisho sii olaala ana sii biotisho naake nkulikai pookin e moyarritin nyejukoo naapono.

Keisapuk enkarriano eyaunoto ereteto e bitisho te murrua ang', naa tang'araki taa etumooki naa apaa NGO's naponu ninchee aretunore kaunti ayau lolo omoon le biotisho. Kore sii inyamalitin natumoreki naa teneboo naa o lbarabarani torrok oserian sii naipoo naalai tenia nkop.

Ore iretot natumi Eton eitu ibaya sipitali tolosho lekenya naa engaji First Aid Kore taa ena toki naji First Aid naa ilaretok lebiotisho loishoyo tiatua ing'ang'itie Eton naa eitu eyai sipitali.

Kore olng'ash oata ltung'anak eipirrta moyian ebitia naa ana naa najo ninchee kore moyian ebitia naidim nikinchoo ltung'ani tiniroroki te nkaina, tiniokok sii nkaare te nkikombe, tana tininosnos ndaa te saani naboo. Kore niekoni tenetayuni naa teneteng'eni ltung' ana ajoki mee neni otio nayeu biitia kaki nkuloo otio nayeu naijo loodo tenetumoo ntai teneboo sii o tonopoo naa ltung'anak aiyemaa loota moyian ole meeta niaas enia siaai oltunga'ana kituak.

Kekumook enkolong'i naatai nkiteng'ena enkibooroto emoyian oltikana te kopkop tolosho le Kenya, naa kore sii ltung'anak loirikoo naa laishaayak le biotisho le kaunti teneboo sii o NGO's naa naapotoo aas airetunore ninchee te biotisho.

Kore eretoto eimu e simu naa ketaa ninye ne maana naa netipaat te baare e moyian orgoo yiolotia anaa TB tolosho le Kenya. Naa tang'araki kelo na ltung'anak oata TB nepaaru sii duake maaswali tanaa akilikwanisharie lkitarini nenia baa naa naipirita enia moyian to simui.

Kore kiboorot naitumore llaasak le biotisho emurrua aiteng'enisho te kopkop tolosho le Kenya, naa anaa naa naaku metii seriani nyia kop amu ketii nkaata ning'i ajo keraa ltung'anak aoroo naa nkishuu neerr sii ng'arrin naiim lbarabarani.

Kore embalai elinda Mama eneiko teneas esiai naa kore naa peelo enkitok natunute alo aisho tesipitali Neeta Ina palai elinda Mama, nemeitoki naa aitalak ninye keitiishei ake misuri nelo naake ang' eme toki etalaa.

Kore naa nunko tenipotuu eng'arri ooltamoyiak itii ang' enkata ninoto enyamali, naa iosh nambaari enia aari e simu, nepoo naa ninchee ang'amuu niliiki naa enyamali nieta niliki sii murrua nitii nepoonu naa ninchee nkaata neboo.

Kore nikinko abooyo emoyian orgoo anaa sii TB te muruua, naa tenepoo naa ltung'anak aaku meeko nkulee nemeyaraa nateleboki ake te nkiteng' teneboo sii nepoo ltung'anak aorr nakjijik enchee, nepiik nkaariak pee meeti naa nteerit, nebool ldirishani te ng'ojitin naijo nkatitin doo naboore ltung'anak pee otum na suwuo aimaa aitibiraki.

Kore nekinko peyie kiponaa enkiteng'ena oltikana teneboo onkoitoi naaiboorieki, naa tenepiki nia nkisoma enye atua nkosoma e nkerra e sukuul pootum naa nkerrak aisoma te sukuul neiyeloo naa nenia baaya enia moyian ewuen era nkutitik.

Kore esiai enakada egira akordu lelo oimina tolkie oitemerisho, naa peelo naa ninye aas Uchungusi tenaa sii enchurrore nepuo naa aalimu aajo kakwa kiek oshi eokito irkijanani oleng' naa kanyio pee eokito lelo nepuo sii aalimubyenaa keetae irkiek loitemerisho ng'ejuko oatanga'asutua aajing'u atwa olosho lekenya.

Kore muratare o ontoyei neton aasapuk tolosho le Kenya, naa keyewaa batisho tana sii nyamali oleng atua biotisho ontoyei naa tang'araki kopoo naa ninchee atum nyamalitin nkatitin kenya naapoo aishoo tana sii nepoo naa ninchee ajo naa etaas esiai teneboo o lpaayerin lenchee teneemi.

Eeh keetai olchani le moyian enkosheke, naa kore ninko piitum naa tinisabaki naa sipital. Nikiloo naa iltaari autaa aliki ajoki olchani oje ninye naa otibu tana sii ninye naa ldewa le nkosheke.

Kore dupoto naitushulieki enkiteng'ena eishoi tenkisuma esukuul, naa tang'araki kopoo naa nkerra abuulu eata ninche enia nge'eno. Meeta sii kore pee abau kenyaa nkaata enya nepoo naa ninchee aaku ltung'anak kitwaak neeta naa enia ng'eno eishoi.

Kore nkoitoii naibalunyeki peyie iboori emoyian e mirika, na tenepuo naa iltung'anak aku ore popuo aas esiai lenkitok orpayiani, nopuo na ninche aitumia intokiting' naijo kondomi, pemepuo na ninche ang'amu ina moyian e mirika.

Kore esiaiai orkioma le Kemiri tolosho lekenya naa peepuo naa ninche aas utafiti ildawaii Eton naa Eton anga'asuni aitumiya tooltung'anak enaa taata duo utafiti nataasa det emoyian emaleria echanjo ena moyian naji maleria.

Kore nikeesita pukutum aibooyo enia moyian nikitamutua raitoto encheerre keatai naji Ebola te kwapii elatia, naa aiteng'ene naa ltung'ana nkotoi naapo ninchee aiboorie nenia moyian teneboo sii olburaabul nenia moyian.

Kore pee eitanapishe sirkali pee etum pooki ng'ai olchani le Covid-19, naa tanga'araki kore naa puloo atum lo lchani nikuloo naa ninye areten sesen metaa kore mpaari nikijoo korona owuon tumo naaku naa niduup amu ieta naa enguvu niboorie.

Kore eduata ai tenkaraki inasuntai natusulari, na injere, ketaase entoki torronok oleng, tenkaraki, keyier na ore intokiting nasheti, nesheti tenkarriyiano oleng',pemepuo naake ayau nyamali enkata najo kesulari.

Kore ebae naidim ajo Nanu peyie eponari sipitali e Jaramogi Odinga Oginga Teaching and Referral hospital natii olkerenket leKisumu naa keyaiari naa Neeta Ina sipitali ibraanchi too nkauntini pooki Olosho Lekenya peetum naa iltung'anak aatum biotisho etaana.

Kore doo orarioti oining'o oleng to loomon le taata naa encheere keetai mpoot natepejorii te nkop najii Iran naa tang'arak neitekini ajo oldawai torrok otadanyatee teatua elkonteina.

Kore peera ketii ng'eno oompalaa oolomon telelero , naa tang'araki natonyorratie naapa lelero lomon le simu o lmtandao metaa meikoree naa eeta ninchee nkaata naibung' mpaalak olomon aisom. Naaku nia pee era nkitii nge'eno enchee ompala oolomon.

Kore lomoon latoning'o deet laitisha oleng naa ana naa naishomo olkitok le kanisa e katolik eluotei anaa Papa Fransinco ayaa naa ninye te nkaang' e vatikan tedia nkop e musungu.

Kore dupoto oo nga'jijik olomon letaarifa pee elimu ilomon kutitik tengaraki ore lelo omon kutitik nemekini maana naata ninche tooltung'anak oinining' anaa sii oisum ngaraki kepuo naa ninche aiteng'en ilo olorere too mbaaa napoito dukuya tolosho.

Kore lomon le det laibung'a oltau oleng', naa nashomo naa lara opa loti lorais Rigathi Gashagua ajo nchere, kore te Cabinet tenaa sii tolministani le Kenya, etii ilministani waare oomirr ilkeek oitemerisho.

Kore lomoon oibaala dook te taata naa encheere eshomoo rais lo amerikani Donald Trump atumore rais le ukraine ojii ninye selensinky teng'a e vetikan nepoi naa anukaa olkitook le nkanisa e nkatolik oji naa ninye Pope Francis.

Kore ilomon letaata loipirta Oloing'ang'e, nejo ninche inchere, kolo naa Enkai asha tenaa sii inchan, too nkuti olong'i neton eponu peetum taa aishunye neitoki olotu engolong' enaa naa oldama.

Kore ntoki yeejuk to lomoon oing'ua nation media toosaai uni naatulusoitie, naa encheere keboli naado tenelang' sukuulini te ntaami aare najeitoo naake kesiritaa ltung'anak ajo meeta mpisai naeyie nkerra sukuuli.

Kesapuk dupoto nayautua ilomon oing'ua mashinini olomon, na tankaraki kopuo na ninche aiteng'en iltung'anak, nopuo si aitiship iltung'anak amu kopuo aikata ayau storini tanaa si nkatinin naamelook, naining' iltung'ani neshipa.

Kore nkotoi naanyor atumie lomon naa redio, naa tang'araki kore naa redio idim nining' ninye nkaata pookin abaki easita kulee siatin atua taata tana doo enyerita ndaa inining'ito redio, tinituruto lchamba inining'ito ake redio.

Kaisum taarifa engolong'i pookin tengaraki naa tolmutandao aisum Ina taarifani leSimu. Neeku ore oshi enkata pooki naing'orita esimu naa ibarru naa ake ajo kakwa omon duo etipikaki taata mutandao.

Kore sii redio nanyorr anining'o oleng naa KBC redio taifaa tang'araki keraa naa ninye redio e taifaa nemepoo naa ninche eyau loimoni torrok le siasa tana si nemupoo metalaa le siasak pee etum aitaroi nkaarin le nkulikai .

Kore tv naanyori aing'ura tolosho le Kenya naa NTV naing'ua ninye nkapuuni e nation media, naa tang'araki kore nenia taarifani enchee keeta lomoon lo ng'utoon oleng otii sipaata nemepoo naa ninchee ayau lomoon letesipuu.

Kanyorr ainining'o Jeff Koinange tentiifi esitisen naa tengaraki kelo naa ninye ayau iltung'anak te wuejitin kumok aajing' Ina mugonji enye neyau naa ninche ilomon oopuo aaku keeta esipata naa lomon sii ooret oltung'ani tenining'.

Kore erishata naanyor aing'uraa oleng te redio naa rishata e taarifa naa tang'araki kore naa erishata nepoo naa alimu elomoni o tupukutwa doo te murrua teneboo si otolosho le kenya te lulung'ata pooki.

Kore roruat naidim atolimu peponari elimunot oolomon to nkotoi naapasha, naa tonepoo naa nkampunini tanaa si nkajijik oolomon aitumia ninchee nkotoi kumook e teknolijia naijoo taa no mtandao. Metaa ketii naa elomon kilaa ng'oji paa kore laanyor ninchee mtandao netum elomoni. Kore loonyorr aing'ura tv notuum sii ninchee, kore loonyorr redio netum sii atokii ninye.

Kore esiai naasita ilang'eni peyie eishori eretoto temurua naa kepoito naa ninche aas Intokitin naijio utafiti enkoitoi napoi aitobirie enkishui oltung'ani nepoi sii aitelelekie Maisha otenebo taata eutafiti naasitae ormutandao le Ai peelo naa ninye aretu iltung'anak toonkutukie enye.

Kore dupoto naing'oreki taarifa naa tang'araki kore piing'orr taarifa kore ng'as nekwee nitum ng'eno niyelo ajo nyoo doo naitulusoye to lomoon to nkop tofauti tofauti naake. Kore sii nkai na koloo sii ninchee aitishipi amu idim taa niloo aininik nkitii ntoki natiwaa keteng'enisho nishipaa naake.

Kainotore nkatin naiyeu neidoluni te tv, naa kore nkotoi nalimunye naa kaiyeu metaa te nkotoi e vidoo pootum ltung'ani aing'ura, neinining', nedol neshipakino naa nia nkatini e tv.

Kore ilomon oobayie to larikok lo losho naa kejeitoo encheere kore naa ilministai otisiraki deet oji Jeoffry Ruku le baata e public service neijotoo naa ninye koloo naa sirikali aishoo uduma nemeeti ng'elaa ashoo ltung'anak pooki meeta mapendeleo.

Kore ilomon lebiashara naa kejo enchere, kelo naa biashara arashu uchumii abulu ambaka imbointi imiet teldaari olotu, kore sii irkulie omon lebiashara nejo naa, kepuo naa Bei odaikin aadou tengaraki naa Natasha enchan nebulu endaikin kumok.

Kore nkotoi naibalunye sirikali elimunoto o kilikwoi le nkolong e bitia, naa keshomoo naa ajo ncheere kore nkautini natii dia baata atua nyanza kewuen naake aa ninchee nairikorita tenia moyian e biitia. Kaki neshomoo si ajo koloo naake nambarrini oltung'anak omoyia adooyo kang'araki naa naitarang'asutua ltung'ana aitumia ldewai nopoo naa enia ntoki atodooyo enia moyian to osesen lenchee. Meetai kore sii po opo duake ninchee neas naa baaya elpayian o nkitok o ltung'ani lemeeta nemeitarasu nia moyian.

Kore doo ntoki natii ilomon oipirta mugomo oonkerra esukuul e univasti e Nirobi, naa encheere etejoo naa nenia nkerra meiyeu naa ninchee neitokini ajing'aki rikoore enia sukuul laisiasak atua aiondoa lo fc lenchee to lorikaa lenye.

Ake sapuk engisambuare orpaek tolo lari lotulusoyie naa tengaraki taa nashomoki naa atum enchan sapuk nepuo naa ilnchampai aisho neeku naa etaa naa kesapuk ingisambuare tenkaraki naa Ina naatumoki enchan sapuk.

Kore sukuulini natabaitie shumata aisul tenkesha oranyare teleari, na tenebo naa osukul e Olkejuado, tenaa si Narok osukul si naing'ua nkaunti e Samburu naji Maralal High, naake.

Ketasapuka siaai e watalaii te telosho le Kenya. Nolusoki taata enakataa e siku kuu le pasaka tanga'ari naa ekumook naa watalii oewua kwaapi eboo teneboo si loewua nkwapi e Kenya ake atua loosho lang' oshomoo naa ninchee aibaak enia ng'ojitin e watalii naa.

Wore nkoitoi natipika sirkali petumi visa e america te rishata dorop naa enaa nashomoki aaku etoponayieki wuejiting napuooi aasie mahojiano aashu aikilikuanishore petumi inaa visa tenkata dorop

Kesapuk apa keeya onkera kutitik tolosho le Kenya, kake notodoyie na taata aaku kiti tankaraki nashomo na sirkali ashoru ninche ildawai le chanjo ,oishori na nkera oton akutiti, popuo na nkera atum biotisho sidai.

Kore esiai le nkajijik olomon peyie ejurru enkukuo sidai nemetii orgela, naa popuo na iltung'anak otoosho ninche inagela, atum ilarikok lo letegelutua, tankaraki nchaman enche, kake namara naa loshomo apur onkura potum atipik ate ilorikan.

Kore siai le IEBC peyie ebakunyie enkukuo nemetii orgela naa pee opoi naa atum kikore naetua lorere le Kenya . Nemee sii kikore e ltung'anak otipikaa te orikaan amu keoo naa aaku meeta naa maendeleo to ltung'ana.

Kore enaa naishiiwe sirkali eitu eishoru shilingini naa tana ropiyiani naipirare irrnkerengeti, neiyeua nyamali sapuk tang'araki eshomoo naa laasak leloo irrnkerengeti aaku ninchee aji mgomoo ajo mikiaas na siaai taanaku meilaaki yook mpisai ang'.

Kore kulo mutandaoni laaijo twitter tanaa si x, Facebook tenebo Tiktok , netaa ninche nkoitoi sidai oleng' toombaa naipirta erikore, amu kore naa ilarikok, kepuo naa ninche aatumore raia nenyakunoi ilomon, neng'amu sii induaat eraia eimu naa lelo mutandaoni

koree naidim atiaki lelero oyieu niteru siaitin enye na popuo ninje abaki ilturur le uwezo fund tenaa sii mpisai olkijanani popuoi aishoo ninje loani neponu naa ninje aigeriee ate tesiaitin neng'asu mbiasharani enje nkaraki mookure etumoyu siaitin

kore tena pisha kadolta ng'as iltung'anak nadolta ilbaribara nadolta sii loorin sapukin onap intokiting kumok tenebo welerori sapuk wonap mpetroli oji naa ninye trela nadolta sii ngari nanyori oltungani oreuta mpikipiki teneboo oltungani oreuta mbaisikili

koree enduata aii naa kore lelo karsisi oyieuu nebol biasharani kutitik te kenya naa kaliki ake ajoki kenare ake duoo nepuoni tenkaraki iltunganak le kenya naa lagolok amu kedup ataas esiai larikok taake enyamali natai te kenya

Orais apa oji Moi oirraga, tenaa si otua, neeku oloijikua ninye apa oji Kibaki, tenebo oltung'anak kulie lesirkali, otuo naa adol sesen lenye, nisho naa ninche heshima enye emusho, potum naa airraga.